Kore entoki nadolita tenewuji, kadolita ilkitarini, nadolita sii iltunganak ewueni toolorikan. Neishopito kulo kitarini gloves naa ore intokitin nadamu tenadol ena naa kadamu oshi enkata neitei, iji oshie eikoni teneitaini tene iltunganak olodo naa jia sii eikoni teneremi

Ore entoki nadolita tenewueji na kadolita enkaina oltungani ebung'ita ilantarara loo nkitunguuni naa enetipata ena bae tenkop ang oleng tenkaraki ore enkulukuoni kisupat enkulukuoni naa kitubulu endaa pooki neeku ore peetum abaiki Nena kitunguuni ekiti shan naa kebulu neeku ore ebaiki ineweuji naa enkop nairowua neeku kitubulu ake enkata pookin ina kitunguuni naa kisupat enaa amuu mintoki naa alo sokonini ainyang'u kitunguuni amuu entayu naake Nena kitunguuni tolchamba lino

Todua tenegoji naa kadolita mashini shii nadungieki nkujit tanaa si ngasirim naa tudua paadol nadamu shii nkata engolog kore shii nkataa engolog naa kenyang'kini kishuu oo ntariang' nkujit nteechambai ,apa ooitaita nkujit ,dua shii nyia kata naa kogolu ole nkujit amu nyia nayelouni ajoo keyieuni ole naa todua piingenu ningasu adungoki koon nkujit owuon ogor nyia olong' taanaa si inchoo ajo ewuo nchamba lino nitai nenyia asirim nidungoki kishu inonoo naaku mutum shida tenabau nyiaparii.

Kore ntoki naadolita tenegoji kadolita ltungani etiinkeper elpikipiki naadolita si sikarii, naa kore ale tungani ketasheyieki ale sikari naa kore ntoki nabaru tanadol anasiai kabaru naashi tanadol lol sikarini looshi lotii lbaribara , nkatai naitasheyie ltung'ana ainguraa tanaa keata laisensi tanaa engurari tanaa kotua garii nareuta tanaa si lpikipiki oreutaa peemeaki nyamali ltunganaa katai naapuo apuo ngojitin.

Eeeh kadim atolimu, todua kuloo tung'ana naa tung'ana waasisho teembenkii, naaku mpesai itakitai loboo lenchee toduashii tonulotu apik shilingini mbenki tanaa tinitai ketii ntokin nikiparii naa keneree metaa idim atolimu naa itodua naboeche nenia tokit eiparuta ng'as oun etepik etepikaki ale loyiu nepikakin mpesai mbeki.

Kore ntoki nadolita tenee ng'oji naa kadolita ltung'ana nadolita sii nkarin naa kore ntoki naitodoluu ana picha keitodoluu naa ajo sokoni etii kuloo tungana neiteperito kuna tung'ana aiteper kuloo kuniyani neiteleki kuloo ng'anaypo lenshe eti taa nbamirita lmashung'wa netii namirita lbiasini onkulie kumoo naa kore ntoki naitiship tene ng'oji oleng' tankarake keisupat naa ene ng'oji ntii kulo tung'ana amu meti naa lchafuu nemetii nkardasini naaku inia toki taa naitiship nanuu tana siai oleng'.

Kore ntoki nadolita teneng'oji nadolita naa kulotung'ana lopoito nadolita kunaa tomonok aree naweeni nadolita sii nkarin, naa koree ntoki nagiraa asai teneng'oji naa kore kunaa tomonok kemirita naa ninche mashugwa nadolita aitoki nkai emirita lkutung'unii natasapanaa ninchee kunuyanii aiteleki lolo mashugwa lenchee ololo kutung'unii lenchee, naa kore ntoki nagira asaa teneng'oji sokoni naa etii kulo tung'ana aamirita kunaa tokitin enchee potum atum shilingini notum sii aisadiaree tung'ana lenchee.

Kore ntoki nadolita tenee ng'oji naa kadolita ntokitin natubulutwa naua maragweni, naa kore ntoki naparuu tanadol anaa kaparuu shii tonobulu maragweni amuu nejako eiko tonobulu, koreshi pouni notum nkare napashu toonkulupo naaku nejatiu teng'asu abulu.

Ore entoki nadolita tene wueji naa kadolita naa nkajijik sapukin nadolita oltungani oitangasita nadolita ingharn naa inetipata kuna tokiting tenkop amu ene naa ishi eningieki ilomoni oo ngolikinot naagira iltunganak aimaa naa ene sii eningieki imbaa naimarita enkop

Kore entoki nadolita tene wueji, nadolita olchamba sapuk lotii ilpaek. Nadolita oltrakitani waare otii iltung'ana atua, naa ore obo, ilpaek edung'ito nebukokini ele likai. Naa inji oshi eikunaari ena siai te enkop aang'. Kore taa amu meatai nena mashinini anaa iltarektani loodung'ieki lelo paek, naa keitumiai isilaani natua aanaa olpanga . Na neija taa eikunaari Ina siai.

Kore ntoki nadolita teneng'oji kadolita lantarara letokiti napashipasha owua mauwani, naa meisapuk taa ana siyai tokopang' tekarake kore naa ene ng'oji meshaa shan kitok nerewua aitoki, naaku kogol pobulu ntokit nawua mauwani tanaa sii kulie ng'anayuo kumoo naa niatoki taa peara anaa siyai kinii tokopang.'